Crate gi gik moket eiye kuro go gi jii ariyo ma konyo ting'o ywayo kred no kakete wii mesa no miyo gi tich mayot ka gitiyo tijno.

Ng'at ma mama maa kwayo dhog go kendo kang'iyo taneno ka en kende mano kelo mor ahinya ni sani mama nyalo kwayo ok kachon ma baba ema kwayo emonego kwa jomamine nok kwa.

Dhok mopidhi kendo ring'o nikech koyang' gi tiyudo ringo kendo gikonyo e tich, tich kaka puro kendo ka in kod gi to imewo. Dhok bende inyalo uso to iyudo omwom.

Oduma mang'eny ma en ng'at moyudo oduma mangeny imoye e ogunia kata tandarua kosepedh to ong'eny midhire mana gi tielo ok inyal dhire gi lweti ma inyal. Ma en cham mang'eny.

Ee tijni, oduma ka osetuo to seche ma idhi rith, idhi gi musmal. Musmalni itucho wi oduma kacha, kisetucho tiridho gilweti ni ,igole, ikete piny bang'e to ibiro kwanye gi gunia kata gi besen to idhi to itere kama onego moyee.

Gwen gi ka ipidho to ikwani kaka ng'ama omew. Kendo ka iyang'ogi to iyudo ring'o chiemo. Kendo ka iuso gi to iyudo nyaka omuom.

Sani ok oh ok ng'ad yiw rombo kaka chon ne ing'ado. Sani ok ochuno nyaka ng'ad yiwe, inyalo ng'ado ka ihero. To bende sani kwath mar rombe onge ahinya nikech wuodhe puothe tin.

Tijni ok ahere nikech ka itweyo diel gi tol ni, diel nyalo buoth ba dhi maketh chamb ng'ato ba ichul wuon

Ring'o ma en lee ma oyang', koreki yang'e kendo isare osegol bambe osenege osegol bambe ose gol toke no chiemo koro ring'o. Inyalo kawe tidhi lose tichame.

Ikawe to ing'ade madongodongo kaka kaka bamb kata buomb. Ka isekawe kamano to iloso mach piny iketo mach piny ka iseketo mach , to iketo yien. Ka isepango yien bosechako liel to ikawo ringi no ikawo yien moko to ipange iye kanyo kata sing'enge tipange wiye kanyo tikawo ringi no tikete wiye kanyo to mach thole kosethole to iloke thole tiloke, kata inyalo kawo kidi to iswaye ring'o no tiketo but maj no tiloke iloke.

Ichuake, kata itoye kisetoye to iketo mo kiseketo mo e agulu kata sufuria to iole kuro.

Mae en ng'at ma mama, otoko. Otoko e sende mang'eny kendo aneno ka nyathi ochung' kanyo. Otoko ring'o gi waru, e sufuria. To otoke gi san to en nyaka gi oludh kuon kanyo.

Rombe diek diek ka osegolgi e kul, to iterogi etie yath moro. Koseter etie yath moro to itueyo tiende koni tiendene ma mbele gi machien kas to iomo njagi gi mo kasto iwicho e thundene go to inyiedhe kanyo.

Waru ipidhe, kosepidhe to otwi. Kosetwi ba inyalo pidhe e tuta kata ipidhe apidha alaro. Kosetwi to inyalo pudhe kata ikunye, kisepudhe to ipono waru. Kisepono waru to yadheno iweri go to ikawo mana waru ma idichgo.

Igole ipidh i ipidhe e tuta kata alaro. Koseromo tigole igole e yadhe no tiketo gi kanyo kasto ipogo madongodongo iketo yore, matindo tindo iketo yore, ma nie diere iketo yore . Iketo gi kaluwore gi kaka girom .

Kuogo chagni tek kendo yude tek. kendo kikombe achiel okombe iyudo ka en omuom mang'eny ahinya, emomiyo en gi nengo e aluora wa. To omit be inyalo chamo kode kuon, kata inyalo madhe amadha lilo kamano.

Ng'ato oguom omako rombo, ilielo rombono.

Iluoke tikete e sufuria. Sufuria, kisekete e sufuria no to iloke iloke, iketo chumbi, tiloke iloke. Kosetuo to iketone mo tiloke iloke gi mo. Ka iseloke gi mo to imede chumbi tiketo kitungu. Ka iseketo kamano to iketone nyanya. To irite irite motwo, kosetwo to ibile, koromo to itoke.